Eeeh, othorore yudore e aluora wa. Oyudore kuonde ma kompyutas ema hinyo tiye, hinyo yudore. Itiyo kode e yiero gik, seche ma itiyo kod kompyuta to kiseyao kompyuta to en ema yiero kode gik moko seche ma idwani itim gimoro ei kompyuta to en ema itiyo kode kendo osiemoni, itiyo kode e siemo gimoro amora midwani mondo isiem. En ema kendo ka i double click e to oyao ni page moro amora kata onyalo loroni page moro amora kitiyo kode

Ee oyudore. Gini en gima ber ahinya ka ng'ato nigo kendo itiyo kode tije mang'eny ahinya. Inyalo ti kode e goyo thum, inyalo ti kode e loso, kinyalo loso kod osiepeni seche ma i connect e e internet. Inyalo tiyo kode e ndiko barupe machuok kata matindotindo. Inyalo tiyo kode e tugo tuke ma mantiere e yie. Inyalo kata tiyo kode e donjo e mbui kaka Facebook, WhatsApp, Twitter YouTube kod kwonde mamoko kaka Telegram. Kendo, inyalo tiyo kode e neno movie mopogore opogore

Ahero ahinya bedo scout. En gima ber kendo mamiyo ng'ato bedo akicha e gimoro amora motimo. Opuonjo jii kaka jii onego odag e yoo makare kod osiepegi kendp oketo jii bedo moikore ne gimoro amora e seche, seche duto

Ka aneno gini, to aparo ni onge ng'at ang'ata manyalo biro kwelo ka e yoo mayot. Ma en CCTV mang'iyo gik moko duto matimore kar kae kendo itiyo kode e neno jogo maricho manikod paro maricho mag biro kwelo kar kae. En gima ber ahinya kendo orito, oketo aluora bedo kod kwee kendo bedo matin kod jokuoe nikech en kar kanyo oiro neno ng'at mabiro timo gimarach e saa asaya

Gini nene itiyo go gi jii matin ndalo machon nikech beche ne tek ahinya to sani to en e mier, machiegni mier duto nikech jii osebedo, osegombo dwaro tiyo kode to kendo giseng'eyo tiyo kode. En gima ber kendo en gima tedo chiemo piyo piyo. Chon jii netiyo kod kendo to sani ,kuom ndalo mosekalo mangeny go, sani jii ohero mondo otii kod gini nikech en gima tedo piyo piyo ahinya

Otim tijni ka keto pache ahinya nikech mashin ma otiyo godo no en mashin maduong' ahinya ma kokelo masira to mondo mi owuog kanyo biro bedo matek ahinya. En gima itiyo godo ka en kod akicha ahinya nikech en gima kata kolwar ma odiyo ng'ato to ng'atno ok nyal bedo gi ngima kendo. En gima ng'ato katiyo go to onego otii kode e yoo makare mar mondo omi ogeng' masira moro amora manyalo wuok

Eeeh, oyudore e aluora wa, Gini itiyo godo e pimo mach mar sitima ma ntiere kamoro mar mondo gik mitiyo go kanyogo wang' kokalo kuom mach mangeny. Itiyo kode kendo oduoko mach piny

Mae en suptal to kendo magi gin kuonde ma ikete nyithindo ma onyuol ka saa gi pok oromo. En kama oket maber ma owinjore kendo temperature man kanyo kata liet man kanyo owinjore ahinya kod ngima nyathi mapod tin. En kuma ikete nyathi mapod tin ma onyuol kuom, kod dweche kapok oromo mar mondo mi onyal dak kar kanyo kuom ndalo mane odong godo ei min gi aito koro ka seche ne mag wuok oko kochopo to igole oko

Onge yoo mangato nyalo rucho go nyinge kuom CRB.Mondo mi iwuog kuom CRB nyaka ichul gope duto ma in godo mar mondo mi ibed thuolo kuom gope go .To ka isegolo, chulo gope duto ma in godo kod jo CRB,kod jokma oketi e CRB korka nyingi biro ruchore e CRB kanyo to gin giwegi manoketi e CRB go gin ema gibiro goli

Imanyo bengi ahinya to ma isebedo ka ikeno ga go. Wawach kuom ranyisi, idwaro, idwaro, ikeno ga kod jo Coop bank kata jo KCB,idhi ir jo KCB tinyisogi nidwaro hola mar minyonge aito iwachonegi ni idwaro mar pesa adi, kisewacho negi to gimiyi. Ka gisemiyi to imanyo ot moro maber kuma ing'e maber ni ati gige ma idwaro us mag intanet go nyalo nyiewre maber ahinya, aita idhi to iwaro gige mag intanet ma idwaro uso tikelo gi e duka kanyo titimo advertisement kendo iketo nyaka signboard manyiso gigo duto main go kanyo, indiko kar kanyo kendo iketo obedo machiegni mar jii mar mondo jii mang'eny ongeye

Mae en pesa ma owuok kuom ohala ,ohala mar Mpesa kata mar bengi. Yaani, duka moro amora ma deal kod weche mag pesa kamotingo Mpesa kata bengi. Pesa moro amor ama owuok kuro en omuom mar ohand minyonge nikech ohala mar ohand minyonge ema itimo kuonde kaka bengi kata Mpesa

E seche ma ng'ato oyudo masira to igoyo simu ne ambiulens to kendo obiro e yo mayot ahinya. Yo machielo mar yudo kony ma apoya kata kony mapiyo en imanyo yo moro amora ma in yalo ting' godo jatuo maoyudo hinyruok no to ikete kata ka en piki piki kata ka en mtoka man machiegni kata ka en mana ndiga. Mana ka onyalo chopo koma kama yuodoe ambiulens yot to ikete e to itere piyopiyo kuma onyalo yude kony no ne joma owinjore okonye.

Thieth ne jomatuo. karkae aneno dakteche mopogore opogore korwako lewni mag geng'o tuoche mopogore opogore kowuok kuom jatuo. Aneno ka giruako mask kendo giruako nyaka face mask mageng'o wengegi mar mondo omi kik giywa muya ma jatuono yueyo. Jatuono be aneno ka onindo kanyo e kitanda to nurses ang'wen ntie madwakonye karkae, karkae en suptal kendo kitanda ma onindeno en kitanda mar midekre ma joma tuo ema ninde.

Aneno kaka pamba beyo e puodho kar kae kabisa, kendo gipangore maber puodho otho rachar kendo kelo mor ahinya. Wuok chieng' bende neno maber ahinya king'iyo gi e puodho kaka puodho rachar to wuok chieng' bende neno maber, mano kelo mor

Kae ipithoe to chal ka gima idwai mondo opidh rabuon kae. Aneno ka ogo matuta matindo tindo, ma idwa pidhiye rabuon. Rabuon ber ka opidhie matuta, nikech ka opidhie matuta to onyak mabeyo kendo ma dongo ahinya.

Kae aneno tong', mae yiso ni ati pith mar gwen kata mar winy mopogore opogore dhi nyime kae. Tong' gi nyalo bedo mag gwen, oyoyo, bata, kod winy mamoko ma ipidho e dala. To gin tong' mabeyo ahinya ma nyiso ni gwen go orit maber kendo imiyogi chiemo e yo mowinjore.